Gige tich madwarore kae en kwer, beti, kwer mipuro godo, kodhi mipidho e puodho, ojalo mibeto godo, kaachiel gi puodho ma olos maber.

Aneno puodho ma opur maber, mopidhe alot. Kasto alot bende oseikore, kendo pichni maler, maber neno, monego bed ni wachamo. Bende aneno oduma ma osikore, madwaro keyo, mondo water dala, mondo wachame. Nikech osechiek.

Ikao kodhi achiel to ipidho e lowo. Bang' kinde, kodhi ni dhi golo keyo mabup. Achiel golo olemo mangény mohingo kaka ne ipidhe. Koro seche ma idhi kayo cham ma ochiek e puodho, to iyudo ka ongény ma opogore kaka ne ipidhe, kendo iyudo ka onyak mangény mopogore gi kaka ne idwaro.

Gini nikod nengo nikech wayude chiemo ma wadwaro seche mawadwaro, kendo wayudo moseikore kaka rabolo, machunga, mkati, chak mogo chiemo mora mora mawadwaro. Koro seche go duto, ok wasandre be ok wachandre gi manyo chiemo mabor. Wayudo chiemo machiegni gi dho utewa.

Ma en puodho, ipure gi tinga, ipure gi kwer mar dhok ma iywayo gi chok, ipure gi rapur gi lweti. Kaeto bangé ipidhe gimoro amora ma idwa pidhe kaka cham, oduma, bel, rabuon kata mariwa. Bangé to iweyo to ti, koseti, idoye to kisedoye iweye odongo. Kaeto ikae kosechiek, to watere dala to watiyo kode.

Ma en oduma mosusi. Tij ni kidwa time, to idhi e puodho, ikayo oduma moselosore motegno, tikele dala. Kisekele e dala timoyo matwo maber. Bang kosetuo, tisuse. kisesuse tichaki imoye maber motwo maber. Kosetuo, tikawe, tikane tinyalo tiyo kode ndalo mabiro kata inyalo tiyo kode seche go. Wanyalo tedo kode nyoyo kata wanyalo rege mogo, kaeto watedo godo kuon to wachamo.

Inyalo migi puonjruok malero kaka somo mar oko mar klas ber, bange to iterogi to gitimo somo mar oko mag klas, somo mar oko mar klas gin kaka tugo adhula kod ng'wech mamiyo ng'ato ka ng'ato timo gima chunye ohero, ka chunyi ohero ngwech tithie ngwech, ka chunyi ohero tugo adhula tithie adhula manyaloo miyo ngimani mabiro otimre maber kopogore gi somo manie klas

Somo mag oko mag klas, miyo obuongo mag nyathi yawore, kendo omiyo nyathi bet gi ng'ima maber , omiyo dend nyathi ridore, omiyo nyathi paro mapiyo piyo sama openje gimoro, bende omiyo nyathi fwenyoni to bende en gi mich mane e kor ka tugo oko kono, ka nyathi dwaro ni mondo otim maber e ng'wech kata e go adhula to odhi e pap kaeto onyiso mich mare, to mich mare fwenyore kendo yawore ayanga, omiyo nyathi bet gi del maber kendi leche ma oridore maber

Anyalo puonjogi kaka ginyalo kano pesa magiyudo e ohala mondo okonygi e kinde mabiro, bende anyalo puonjogi kaka ginyalo bendo ji jo ohala mamoko manie aluora margi, kendo anyalo puonjogi kaka onego bedni giwuoyo gi customer e yo maber mondo mi gibet gi customer mang'eny, bende anyalo puonjogi kaka ginyalo rito mwandugi mondo kik giyud lal ma kinde ka kinde, bang'e to bende inya puonjogi gima onego bed ni gitimo mondo ohala omedre pile ka pile bang'e to giyud yuto mang'eny.

Onego ging'ini to aluora ma gitere mwandu gi no en aluora ma chal nade. Onego be ging'e ni to mwandu ma gitere e aluora gino en mwandu machal nade. Bende en mwandu ma jonyiewo mane aluora no ohero. To bende en mwandu makelo ne ji chiro mapiyo piyo. Onego bed ni ging'eyo ni to arita mar mwandu gi e gweng' no chalo nade. To bende en gweng' ma ji ohere mwandu ma gin godo no. Koso en ena mwandu manyalo kelo lal. Onego bed ni ging'iyo ni mwandu gi no en mwandu ma ji ohero, mwandu makelo pesa. Mwandu makelo chiemo. Mwandu mamedore gi kinde. Ok mwandu moling' aling'a. Onego bed ni ging'iyo ni to pesa magiyudo e mwandu gi ni en pesa manyalo konyo gi e kinde mabiro. Koso en pesa ma dhi lal nono. Onego bed ni be gingiyo ni to ohala magitime mwandu gi no be medore koso en ohala madok chien.

Koso omenda kata osuru ma malo emomiyo ng'ato ok nyal timo gik machien. Koso ng'eyo bende miyo ng'ato ok nyal timo gima chien. Winjruok e kind ng'ato gi ng'ato miyo ng'ato ok nyal timo gima nyien nikech ka ng'ato timo gima ber to ng'ama chielo neno ni ng'ane loya. Koro miyo ng'ato ok nyal dongore. Bende miyo ng'ato ok nyal bedo gi paro mar timo gima nyien. Chiro bende seche moko yudo tek. Miyo ng'ato ok nyal loso gima nyien.

Onego bed ni ikano cham e dero mondo obi okony e ndalo mabiro mag masira. Bende onego bed ni iketo omenda moro tenge mar ikruok ma ka masira moro mar oro obiro to nyalo konyo ji mondo ji oyud chiemo.

Inyalo tiyo gi mbolea mar chieth dhiang'. Ikete puodho mondo mi olos low. Kendo, inyalo tiyo gi lum kikete tie cham tiumo maber. Mondo mi omi cham oywa pi mondo bed kuom ndalo mang'eny.

Onego bed ni wapidho yien e aluora mar puodho mondo ging' ne cham yamo seche ma yamo kutho matek mondo kik cham tur. Onego bed ni wakunyo pi machiegni gi puodho kaeto seche ma oro obiro, to wagone cham pi mondo kik cham wang'. Onego bed ni wapango kite ka wan gi puodho machiegni gi got mondo mi kofula obiro to ok ywer low e puodho madhi godo. Onego bed ni wa olo ne cham low mang'eny mondo mi ka koth ochwe to ofula ok dhi kod low manie tie cham.

Onego bed ni ng'ato ka ng'ato imiyo ratiro maromre e kind jotelo gi raia maonge gi mibadhi moro amora miwacho ni ma en jatelo onego watim ne maber to raia watim ne marach. Ng'ato ka ng'ato ngima ne romre e pinya ka. Koro omiyo onego bed ni ng'ato ka ng'ato imiyo mich ne makare monego bed noyudo.